Rĩrĩa ndĩracagũra gacaũ ka iria maya nĩmo maũndũ marĩa batiĩ kũrora: Wa mbere, niĩ ingĩamba kũrora mũgongo wa gacaũ gaka nĩ tondũ mũgongo nĩ ũkoragwo wĩ wa bata rĩrĩa gũgũkinya atĩ gacaũ kau nĩ gagĩtuĩka ng'ombe na nĩgegũkua ihu. Nĩ tondũ mũgongo nĩ ũteithagĩrĩria mũno rĩrĩa ng'ombe ina ihu. Koguo no nginya ndore mũgongo. Oro ho nĩ ngũrora mũkamo ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũnene wa gatagatĩ na ndũgakorwo ũcuhĩte ũregerete. Nĩ tondũ rĩrĩa gacaũ gaka ka iria no nginya gagĩkorwo kena mũkamo mwega, nĩgetha hote gagĩtuĩka ng'ombe nene nĩgetha hote gũkama oro wega. Oro ho nĩngũrora breed ya gacaũ gaka nĩ tondũ nĩ gũkoragwo na breed nyingĩ irĩa no ũkore hena breed ya iria na ĩrĩa ĩtarĩ ya iria. Na rĩu tondũ niĩ ndĩrakĩenda gacaũ ka iria no nginya ndore breed ĩrĩa ĩna gacaũ karĩa gegũkĩruta iria rĩrĩa gagĩtuĩka gagũgĩciara nĩgetha ngagĩkorwo ngĩgĩtuĩka gũgĩkama. Oro ho nĩ ngũrora mĩaka yako nĩgetha ngĩmenye kana gacaũ kau nĩ kega.

Mawĩra marĩa thirikari ya mwĩingĩ ĩhokeirwo nĩta maya, nĩ mawĩra ma kũrũgamĩrĩra nagũtereba biacara gũkũ bũrũri-inĩ, thĩinĩ wa kauntĩ itiganĩte, koguo gũkũ bũrũri-inĩ kũngĩkorwo kwĩna biacara, iria thirikari cia mwĩingĩ ciĩhokerwo gũkorwo ĩkĩheyana, no ũkore andũ arĩa mathomeire maũndũ ma gũtereba oro hamwe na kũrũgamĩrĩra mabiacara, nĩmona kamweke gagũkĩandĩkwo nĩ thirikari nĩgetha makĩhote gũtereba biacara icio, oroho thirikari ya mwĩingĩ ya mwĩingĩ nĩĩhokerwo kũheana mawĩra ma arũgamĩrĩri akĩgĩna, ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa thirikari yoya magoti, onakana mabiacara macio maragĩterebwo, nĩ maragĩbatara andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma mbeca oroho na mathabu, nĩgetha makorwo makĩhota kũrũgamĩrĩra kĩgĩna, ona nĩngĩ nĩ ĩrakorwo ĩhokeirwo mawĩra ma injinia, maya nĩ mawĩra tamagwaka mabarabara marĩa mathũkĩte, ũgakora atĩ thirikari nĩ ĩrathiĩ matũra-inĩ, ĩgakorwo ĩkĩoya andũ arĩa mohĩgĩrĩire, mainjinia marĩa mohĩgĩrĩire mawaki-inĩ ma barabara, oroho waki-inĩ wa manyũmba, oroho onarĩa mohĩgĩrire wĩra-inĩ wa ũthondeki wa thitima, na mawĩra maya ma marĩa makĩhokerwo nĩ thirikari cia mwĩingĩ nĩmonekanaga kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia thirikari, koguo kũu nĩkuo andũ makoragwo makĩmenya maya nĩmo mawĩra marĩa thirikari cia mũingĩ ciĩhokeirwo.

Ũguni ũrĩa ũkoragwo na wabici cia mathako kaũntĩ-inĩ ciothe cia thirikari nĩ ũũ; nĩ ihotithagia gũkinyia mĩthako na mĩeke ya andũ gũkorwo makĩnogora mĩĩrĩ yao. Nĩ tondũ rĩrĩa andũ makĩingĩrania na mĩthako, ũgagĩkora atĩ nĩ maratengera kĩharo-inĩ, ũgagĩkora atĩ nĩmarakorwo makĩhota kũnogora mĩĩrĩ yao. Na kũnogora mĩĩrĩ ĩrehaga ũgima mwega wa mĩĩrĩ wa andũ oro ũndũ hamwe na itũra. Oro ho wabici ici nĩ ihotithagia mbeũ njĩthĩ gũkorwo igĩthaka na kwambatĩria ikĩro cia mĩthako. Na nĩ mĩthako ta ĩno; mũbira wa magũrũ, ee mũbira wa moko, ũgagĩkora atĩ ona gwĩthambĩra no ũmwe wa mĩthako. Koguo ũgagĩkora rĩrĩa anake aya kana mbeũ njĩthĩ maheo kamweke ga kwĩingĩrania na mĩthako manyitĩtwo guoko nĩ arĩa marakĩrũgamĩrĩra wabici ici cia mathako. Ũgakora atĩ matireingĩrania na maũndũ ma ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia. Ũgagĩkora atĩ wabici ici nĩ ciagĩkorwo cia manyita moko wega, gũtirĩ na waganu, nĩtondũ mĩthako nĩ ĩteithagia andũ gũkorwo mena kawĩra magũkĩruta. Koguo matikwĩingĩrania na maũndũ marĩa matarĩ mega.